Kit nenyonen metinyun naker baishoniton ko baishoni ko taet ab ingokenik en ireyu koyumatr baindet ab ingogenik mainik choton chikakolok ingokaik asikoyumchi olda agenge olematinye gi akomayot koyesio koraa akoraa koimuche kwalda anan koyum akoba kwalda en tukoshek anan en sokoshek choton chebo hotelishek akoraa koimuche kokachin koraa kosheb ingokenik sikochamga kogeny yekakokeny komuche kwaldayak arek en Beit noton nekararan akinyorchigei inei chepkondok chetareten gei kotareten family nanyin akoraa komuche kotakotesen en kwalda ingogenik chechang cheyechen chelagu